Boisioni kotech bandab tai en mbar. Ni koamun panget koboisie mising en mbar en timisietab timdo ak temisietab minutik. Yekilit panget keboisien koroi kotechongse boisietab mbar mising. Nebo oeng kotech boisietab yengset, boisietab yengset koboisien pang'ok mising ago ye kilit pangok ak kong'otibitu komuche koyengso en oret nenyumnyum. Kora ngelit rotonik komuchi kiton ngwek en oret ne nyumnyum ago konu boisietab kayoiset konyumnyumit.

Chu ko banyek che kagiyo. Kotomo koam chito konyolu koun chito eut korong amun banyechu kotinye kowek ago nyolu keamen eunek. Banyeju ko nyolu koam chito en oret ne nyumnyum ak oret nebo mutyo amun ngolugui kowet komuche kobar chito kowet. Nyolu konam chito bendo en ole mi kowet ak kityo kosus ole mi bendo. Ye kagosus chito bendo koimuch kobutul kit ne kyomdo neu kimyet ak koamda. Tesetai chito kounoto agoi kotar bendo ye tugul koribe ge koger kole maam kowet anan komat kolugui kowet age tugul.

Kirong'jin bek saburiet aketesie jumbik ak sukaruk. Yeekaketeshi jumbik ak sukaruk kenamei unga jebo nganuk keteshi bechu yatukul kekurei akoi ipkoit yekanamgei kou muserek. Yekakonamgei kou muserek kouimuch ketuchi mayaiyat aketestai kekur akoi ibkobetito mayaiyat eng orit. Yekakobetito mayaiyat kebele karait eng kapkaima akinde mwaita. Yekakolal mwaita komie kerong'jin tutikin akeng'irta kobaraitagei eng karait akoi ipkonyi karait. Kikojin boroindo korur yatukul keteshin mwaita ako yekarur ng'onyu kiwechei sikobit korur olebo barak kora.

Chu ko spagheti imuch keam koiechegen anan keburuch ak tuguk alak. Imuch keburuch ak kachumbari anan keam koboto bendo anan keam koboto tuguk cheu biasinik. Ye kagoruryo en beek ii kesutu ak ketumda beek tugul. Ye kagetumda beek tugul kegere ak kimeto mot kouuryo mising amun ngouryo kouegitu. Kiboishe umoit anan ko ketit kesile ageamda tuguk alak chun che kiamdoi anan keam koik ichegen.

Netai konyulu keng'orng'or berik cgebo barak aketil kwen keisto tugukabmo. Yekakeisto tugukabmo konyolu kiun ak bek chelolong. Kitone nyanyek ak kitunguik akebel eng mwaita orit. Yekakekur nyanyek ak kitunguik ibkorurio ketonatonei samakiat koming'initit akewirji nyanyek ak kitunguik chekakeyo. Kitesetai kekurakur ako makat keteshi bek asikobit korur ibkoit orit. Imuch keyo samakiat netinye subuk anan keyo nesaat kosubkei ak makutik ab chito.

Logoyandani koimuch keam koinege anan keamda tuguk alak che terterchin cheu chocolate amun mindilili mising en kutit. Ye kyome konyolu ke ng'enyng'eny komutyo barak barak amun tinye beiywek che mi kwen che monyolu keam.

Netai ii kewae logoek che magatiin ii ak keista beriik ak beiweek nerupee ketotonatoni logoek ko mengekituun ak keburuj ak logoek alaak ii kosupkei ak kiit ne komachei ye kageburuuj logoek ii kendoo mashinit neburujii ako chili in koek museer ye kaginde mashinit nechile koek museer ii koimuuch ketesyii tuguuk alaak Barak ii anan keye kou chotoon.

Netai, kebele beek eng kapkaima ibkololio. Ye kagololio beek koimuch keteshi machanik, agetoi keteshi tuguk che tertechin cheu ginger ak matundek che terterchin kechilchin orit.

Netai kewoe logoiyat aketonoton komengechitu. Yekaketonoton komengechitu keune eng beek ipkotililit. Nerube kepele mwaita eng karait akeker kele kakolal mwaat. Yekakolal mwaita ketou kerong'chi logoek chekaketonoton komengechitu akekochi boroindo korur ipkotok kole kakoyam.

Chu ko pilau ago muchelek che kagio keburuch ak bendo ak tuguk alak che terterchin. Amu tinye bendo, kobaru kole imuch keam ko ichegei. Imugoksei kora keam tuguchu koboto tuguk alak cheu supuk ak ingwek. Yo ame chito kosile eng kichiget, agonde kutit, agonyei amu tinye bendo.

Netai, ketonotoni bobechu akiun eng beek. Yekageton ak kiun, konyolu kinde saburiet ak keger koruryo korok agoi ibkotar beek chetinye. Ye kagotar beek chetinyei, kebele mwaita eng saburiet, ago imuch kende nyanyek ak kitunguik. Ye kagoruryo nyanyek ak kitunguik, kename ngwechu kagiyo agende saburiet orit, agegurogur, agoi koit ye karuryo ibkobekchi.

Netai, konyolu konai chito oli kiboisieitoi mashini ni. Nyolu konai ole kiyotitoi ak ole kibimondoi saishek, asikobit korur makatiat eng oret ne nyumnyum, ak mat koloch. Nerube, konyolu konai chito agobo oli kiburktoi unga chebo nganok, ak tuguk alak che terterchin kochob makatiat. Ye kagonai chito oli kiburuktoi tuguchu, konyolu konai ole kichichindoi ibkotebi komye asiyetesetai korure korur eng oret ne kararan.

Ni komayaiyat ne kakisuus nyumnyum mising chobenyin. Netai ketue maiyat ak kinde chumbik. Imuch kekwer anan kemeto kotebi kounoto. Ye kogetui konyolu kinde mwaita karait ak kebel mwaita ib kolal, ye kagolal mwaita kerongi maiyat nekoketui ak kegany ibkorur yebo ng'weny ye kogurur olibo ng'weny konyolu kewech asikorur olibo bara kora.

Tuguchu koimuch keam ko ichegei anan keam koboto amitwogik alak cheu kimyet. Ye kiame ko ichegi, konyolu konam chito logoiyat agenge neter, akonyeita logoiyat age asikobit konyor anyinyindo nebo iman.

Ni ko mwaita ago boishe en kila betut. Ak en igorwek chebo komonut. Amun amitwogik che chang mising koboishen mwaita en koyoisenyin. Mwaita keboisien kesuuse ngwek. Mwaita kora koimuch keboishe kebelen samakinik ak bendo. Mwaita kora keboishen kechoben tuguk cheu chapati, maandazi, ak keboishen kora kechopen magatiat.

Ne tai, konyolu kewai piasik, aketonaton komengechitu. Yekaketon piasik komengechitu, ko magat keun eng' beek kotililitu. Yeakakuen, kendoi saburiet akerongchi bik tutikin, akende maa kololio. Yekakololio akobendi kotoroti beek, kename muganget aekwany kwany asikobit konamkei, akoek tayari keam.

Koroi komeche kaititet nebo barak asikobit kekonor. Koroi, kiboisiie mashinit ne kikure frijit asikobit kotebi betusiek chechang' asimayait. Friit kotoreti koker kole kanyor kaititiet ne yame koroi, asimabityo kutik che ikochin koyait.

Ni ko kabatisietab kiagik, agobo kamanut mising. Kiagik che kigibai eng yu ko kirgisiek, agoboru kole bo banyek, anan kobo boisionik. Kirgishek kebisie kibate mbaret, ak kelae tuguk che terterchin. Ago yekaet, koimuch keeny akealda banyek. Banyek kobo kamanut mising amu kiboisie kou amitwogik, ako gonu kora chepkondok. Ye kieny, kobitu kora muiywek, ago imuch kealda kenyorune chepkondok.

Ni ko mung'aret nebo mayaik. Mung'aret ni kobo komonut missing, amu mayaik ko amitwogik. Imuch kechemushan mayaik eng' beek, anan kisus akeam kou ngwek. Mayaik kora kobo komonut amu, imuch keboisie kekeny, akenyor arek. Yekinyor arek, kakotoret kotesetai iyatetab ngogaik, akotes iyatet nebo kiyagiik chu.

En yu ogere ng'echirek che kogibongochi karit. Kechirechu kogachilge mising imukogse ko koale chichi ng'echirechu en ole loo ole maimuch kokwer agoi gaa anan ko kokwer koba ole ibkeyenyen.

Boisioni kobo komonut amun toreti kogeer kole biik che mokolso ak biik che motinye amitwokik koimuch koba siro ak koalchikee amitwokik ,nepo oeng ko boisioni ko toreti amun biik che kigol amitwokik en changindo komuchi kokoito amitwokichu en siro ak konyor chepkondok si koimuch koalen tukuk alak che motinye.

Mitei amitwogik che mitei ko nekit. Ni, ko solopchat, ako solopchat, kochame kowendate ole mii amitwogik. Manyumnyum inyoru komiii solopchat ole mami amitwogik, ako tuguk cheu amitwogik cherogu solopik kobwa konekititu

Baet ab batainik kobaa kamanuut Missing ni ko amuun tiangiik chuu ko ame tuguuk che chaang ii ako nyumnyum missing baet nywaany koot nyoor beeg ak amitwagiik komuchei koek che gituun missing en betusiek che tutukiin batainik kotinyei aliet nebo barak en siroo ako nebo aeng ko tinyei bendo ne oo ako anyiin missing eng bendo.

Nyolu konai chito agobo maat nemagat eng mayaiyat, asigobit kowalak koek arwet. Ye choboksei arwet eng mayaiyat, ko ma magat kwo barak mising maat amamagat korek mising mat. Ye aechito boisioni, konyolu kotinye mashinit nekipimane maat, sikoger kole mawo barak mising maat anan korek mising maat sikobit koyait mayaiyat.

Kokotoret biikab kokwenyu mising kanetishet nebo mianwek che terteren chebune. Kokotoret konai biik akobo kerichek cheimuch koboishe kinyae mianwechu, kokotoret kora biik konai amitwogik che makat kobaishe ngo komiandos ak kakwoutik che mekat koib asikoger kole maiterter mianwokichu.

Makoi aeshe atoret meng'indet ne chenye korik che matinye meng'ik, aborjini aleji eng ole amenye ko tokomite korik che matinye biik, aborjini aleji koriju ko kororon aku alie ng'wany komi ng'uny. Achame amwochi akobo meng'indet ne cheng'e koot amu ameche ale tanyoru korik tugul che kiminye menyik asikobit kochang'a biikab kokwet che ketinye aku sikobit konyor chito ne koito korik kastomainik che chang'.

Chamngei? Amangu ale imengindet eng korikyuk? Achame abarun ale kogites siling bogol mut eng lipanet nebo kila arawa. Chepkondok chu kogites asigopit kesuldaen boisiet nebo salisiet nebo korik. Lipanani komatauge arawani, ago kitesyin chepkondok chegitau kelupani arawanon.

Netai konyolu kosir ngwony kainaikab bik tugul che makyinge kotach eng yu korik. Yegagosir kainaik kobo kamanut konai agobo kaitet nebo pik ii asigopit kotet agobo kit ne nyokwame pichu. Bo kamanut mising amitwogik eng igorta ago nyumnyum keger kele kagichop amitwogik cheame pik.

Amwae kongoi agobo takset ne gararan nekogonon eng magewet. Nebo aeng, achame amwa ale mabaibai agobo boisiet ne mami beek che kesile ago beek tugul che kiyee kealdoi, nyumnyum keib beek che gisile sigopit koe pik che mi ngwony lole ngwai che mamuche koal beek. Ne rupe asome ale ndakitoi ketes kimyet ii ak keib sosa chebo amitwogik che bwanei ak kimyet.

Bendo ne kaal en yu ko kamakokararan ago kowegu. Asome ile iyaat ak igerchige inyegen. Ngiker benyi igere ile magararan ago en kerenyun osome ole ndaimukokse itilwan bendo ne kararan anan iwekwon chepkondok asikobiit aal bendo age nekararan.

Amache igonon certificate neng'ung nebo sigisiet ak kitambulisho ngot ko kiitil kitambulisho nerube amache inyit kartasishechu, ago ye kaitar inyiti amache abirin pichait nebokeboishen kinde nambaring'ung nebo huduma.

Chitab cyber: ogere koityem inyitate kartasishek alak, nganda mi alak chebo komonut cheu chebo tisindet ak chebo ogilyot. Kipsomaniat: eeiy koatyem anyitat mising che koamuchi ago komi che kotemenenan among'u ale imuch itoreton en ole kotemenenan. Kosista tisindenyun ago tomo anyoru ogilyot. Chitab cyber : amuchi atoretin en ole kotemenenin nganda yoche icheng tisindeng'ung ak icheng ogilyot miten ogilyor nemiten taa nebo cyber ini neimuch kotoretin. Nyone betushek somok en wigit ago imuch inyon mutai ak siling bogol somok agoi kotoretin. Tyem mising iger ile kenyit amabek wikini asikobit igoite kartasit en boroindo nemagat.

Nyolu ichigil ole ten lengut neng'ung asikobiit inai kot neimuch ial. Nyolu ial kot nebo olyet nenomege ak olyeng'ung asikobit meseret en tai. Nerube konyolu icheng kot en ole ichome ak icheng kot ne iboiboin asikobit iboiboechi kot negecheng betushek tugul. Ye kaitar ii, koimuch ikwai koioto ak iyokte chepkondok chemogotin asiigeny kegonin koyoto.

Bankinyu nebo Tradco komi barak mising' eng' ngalekab mung'aret, kikoip kakwoutik chebo barak kogeer kole kakisuldae magutikab kastomainikwak. Kiyote biik kampunini eng' kenyisiek chesiire taman ako kianetkei tuguk chechang' mising', achame kampunikwong' nebo isuzu akasome ale takiyai boisiet tugul aek chingwaong', kotokono baraindo ko akoi ageer ale kaisulda magutikwak tugul chebo mungaret amami biisiet age tugul ne tos ibut kemi tugul.

Bo komonut mising komenye chito kosub ge ak kamugenyin, ye katoi chito kochut besendo koboru kole kagotoi kobut chito besendo kogochin chito koik otwogindet ye besenis chito mising' kowendi ibkoliban chepkondok chechang' che moboishen ago temenen komong' en besenwogik choto.

Koroi ko tarityet nesamis mising akoporu kole mi chupishet tai anan komi ki neya nemi tai. Yekiker keone mising akekere kele kakiwir a mat asikobit kowo kolo asikobit kekirinde tuguk cheyachen asomabwa eng bororiet.

Eng' kokwenyun i, ko paishet nepo keyaka ak kekei nego ko kikemetachi missing' lagook. Kikere kele nyumnyum poishoni amayinye uindo neo. Ye kikee artet i, komuch kenyor cheko kikombet agenge anan ko aeng'. Artet kora ko meimi pich ye kikee ako makoi ko temene lakwet ko kei artet.

en kokweny'un kokikowalak missing boisiet ab teta ak kasarta, tuga chegoboe betusiek chu koechen missing ako cheimong'u chego chechang', teta agen'ge koimuch kegei litaisiek tiptem agoi sosom en betut, ni kokikogon ketoigen kegei teta keboishien mashinit, miten moshinit neboishien stimet negee chego chebo teta ako kiribe moshinit noton yebegunote kinem ak iwong'unen eut, kiboishien eut kiwong'unen chego chebo leet asimaimuch kochuchun mashinit chego bakobek, si kotoi kochuchun korotik en kinaik ab teta.

Ngakeer poishonii akeeeere chepkondook chechang mising bngealda eng siroo kenyoruu rapisheek chechang neaaaa ako ngeriip chemengecheen komnyeee kotinyee rapishek chesiree elipu pokol ak agenge

Bo komonut mising en kokwet. Ne tai ko tuga cheu chu kobo chego, ye kigei chego koimuch kealda ak kenyor chepkondok nebo oeng ko boishet neu ni kochobe boisionik. Imuch kesir biik che boe tuga ak kotoret konyorjige chepkondok. Tuga cheu chu nge alda en siro kotinye olyet nemi barak ago toreti chemung'arainik konyorji chepkondok. Tua kora kogonu keturek ago imuch keboishen keturechu en kobotishet. Keturek chebo tuga kotinye katoltoleiwek chebo barak ak kotoreti koakwai mbarenik ak kokimit minutik.

Ni ko kot nebo kasari ne kiboen nguronik, koi komi barak mising amun imuch kowal lolong'yet nebo koot ak kogochi nguronik konyor maat ne magaat. Koi kora kotoreti korib tililindo amun ye yai nguronik chafuk ko imuch kiundo ak kochundaen keringonik chemiten koot.

Boisoni ko mungaret ab Ngweek akobo kamanut missing en kokwet netai kotaretii koger kole biik chemakol ngweek ii koimuuch kobaa siroo ak ii koalchilgei ngweek chuut , boisoni kora kobaa kamanuut amuun chape boisonik biik chealdai ngweek koimuuch kosirgei kasiit ii ako nyorjigei chepkondook imuuch kora kesiir biik che lae ngweek kobaa siroo boisioni kora kobaa kamanuut amuun taretii serikali konyoor aisirusiek ak konyoor chepkondook chebo Banda ab tai.

Eng yu, ageere chitoab pikipikt neipe ingwek koba siiro, chichi ko kakonyorchikei boisiet amun ngoip ingwechu koba siiro ipkekochin chepkondok, mi mungaret kora ne tesetai eng siiro amun chemungaraiyat neipkwaldai ingwechu ko akoi konyor chepkondok. Boisioni kotoreti kora kogeer kole biik che makol ingwek komuch koba siiro aipkowalchikei ingwek akopoishe kokerei rupet.

Kiin ayae boisiet netai ko kabaibajii missing kiabaibai agere minutik kobitos ii ak agere boisionik ak eunekyuuk kosichei logoek kiin ager minutiet ko kakotapten ko kiname simoit ak abiir pichait ii asikobiit abwateen akobiit abaibaichii boisioni nooot.

Ni ko mung'aretab logoek agobo komonut mising en bororiet. Boisioni kotoreti koger kole kobotik che kigol logoek komuche koib koba siro ak ibkoalda konyorjige chepkondok. Biik che tinye logoek kora komuche kosir biik alak boisionik asikobit kotoret kosulda mung'aret. Inoni ko bo komonut kora amun toreti koger kole chemagol logoek koimuch koba siro ak ibkoal logoechu. Logoek kobo komonut miisng en borto amun teche borto ak ko kirindo en borto en mianwek che terterchin.

Ni ko aliset ak aldaetab kiyagik, en kokwet nyun kogikechob siret ne ituitos chemung'arainik chemoche koalda ak koal kiyagik, Ye kikwere kiyagik koba siro koimuch keboishen neranik ak logok chemengech kokwerji chemung'arainik tuga koba siro ibkoalda. Ye kwerji neranichu komi melekto kitigin ne kigochin asikobit kotoretenge ak kaolen tuguk che mengech.

En yu komi kolsetab ketik netesetai, iboru kole imuch komi betut ne kagitet asikegolen ketik, anan komi igorto ne kotesetai keger kele bo komonut kekol ketik asikobit kebwate betunoto.

Ni ko kolset ab mosongik, bo komonut mising en kokwet mosngik keboisie kechoben tuguk cheu musarek ak ko imuch kora ke ngaita bushek chebo kimyet. Ngokol chito mosongik komuche koib koba siro ak ibkoalda konyo chepkondok. Ketik chebo mosongik koimuch keboisien kora ketemchi kiyakik ago imuch keboisie kora koik katoltoleiywek ye kinde mbaret ak kemeto konunyo

Netai konyolu kobal chito keringet, ye kagobal keringet komagat ketuch ak takolkolit asi kegere kele mogule ng'weny beek che koginde keringon. Nerube konyolu konde chito beek ak koger kole mong'u ak komondo beechoto asima bulyo beek. Nerube konyolu konde chito labjat anan koburuch ak ng'atatek asimatok samakiat ye mi beek orit. Mitaritik che mi barak ak ndarok cheimuch kochut kocheng samakiat koam. Ye kinde labjat ii komogoi tok samakiat ago imuch kochililen tuguk che imuch koam. Nyolu keng'ot tabantaban asimabwa tiong'ik chebunu taban che nyo kochute orit ak koam samikinik. Nyolu kogeer chito kole tinye amitwogik che yome che imuch kobaen samakinik amun sikoyechegitu samakinik eng oret ne nyumnyum ko magat konyor amitwogik. Magat kora kogere chito kole kabal keringoni en ole lalang amun samakinik komoche lolong'yet asi kobit koet en oret ne nyumnyum.

En kokwenyun kogikobit bandap tai en baitab kiyagik. Eng' betushek ak let ko kiyagik kokiyokin mbaret asikobit koagetso ichegen. Kiruitos kiyagik sang' ago kirobonchin ago kibire asista. En betushechu kogiketeki kiyakik koorik. Korichu kotoreti kogikirinda asista matkobel kiyagik ak korib mat korobonchi ropta. Kiboishen kora korichu kebaen kiyagik ago amitwogik ketile ak keibchi kiyagik agoi korik. Kiyagik kora kogikeibchi amitwogik che chang' chebo kasari che toreti kotes chego ago keishetab kiyagik keyoe keboishen mashinishek che boishen sitimet.

En kokwenyun koter ole keboitokiyagik chebo banyek ak kiyagik chebo chego. Kiyagik chebo banyek kiyogo en kewe, imuch kiyokto lagok kokwer kiyagik ibkoyagak, ago ye kobiyoso kegetu nyokoe beek ak kerat en biuut. Kiyagik chebochego kotinye ripset nebo barak. Kitilchin amitwogik anan ko morongenik ak keiipchi kobwa ole amen. Kiyagichu kora kochang' tuguk che keteshin cheu chumbik asikobit kotes chego ak kogochi kiyakik koegitu en oret ne nyumnyum.

Yu kegere ngurunik che mengech che chuchuni. Nguronichu kochang' mising', ni koboru kole ngurwet kotinye iotet nemi barak ago iee lagok che chang' mising'. Ni koboru kole ye koi ngurwet konyole kigochi amitwogik che chang' asikobit koyor kimnatet ak chego cheboen lagokyik che chang ni koboru kora kole mung'aretab komi barak amun ngooi lagok chechang' che ten chu komuche kotesokis en boroindo ne ming'in mising'.

Kechirek kobo komonut mising en kokwet, netai kotoreti koger kole kakisir biik boisionik. Ye kibai komuche kosir ge chito boisiet anan kosir biik alak boisiet. Nebo oeng ko chito nekabai ng'echirek komoche koalda ngechirechu ak konyorjige chepkondok. Kechirek kora koimuch keyeny ak kenyor banyek che imuch kealda anan keboishe koik amitwogik. Kechirek kora kotinye keturek che kimen che imuch keboishen koukatoltoleik ak ko keturekwak ko akwai mbaret mising.

Bo komonut mising' kesetab kororik chebo ng'echiryet. Kororichu kotinye olyet nemi barak en siro ago tinye boisionik chechang' kororik chebo kechirek ii keboishe kechoben ngoroik. Imuch kora keboisie kechoben tuguk cheu chepkuloik. Bo komonut kora kinem kororik chebo kechiryet amun ye kinem che yosen kotoreti koger kole kobityo che lelach kororik che kiyosegitu koimuch koegitun koto kogonor isirek ak tuguk alak che imuch koim kechiryet.

Ki keib kokwoutik che mi barak keger kele kabit bandap tai en baetab ngokaik. En yu ogere ngokaik che mo bo kipkaa ama bo kiret. Kigituiyo ngokiet nebo kiret ak nebo kipkaa sikobit komong' ngokiet nemi kwen nekim mising' kosir nebo kipkaa ak nebo kiret. Ngokyani komuche koet en boroindo ne ming'in ak ko kim ama imuche koterter mianwogik kou ngokaik chebo kiret. Ngokaichu kora konyigisen ago tinye bendo ne mi barak.

Ni ko baetab ngulungulsiek. mi ng'weny kokwoutik che kegeib en baetab ngulngulsiek, bik che chang' koale ngulungulut ak konyokometo koii ak kobaige icheget. Bendoti eng kewet kocheng'oti amitwogik ago ame amitwogik chebo sang' tutikin mising' biik che ibe kokwout kowal amitwogik ak koger kole kabai ngulunglusiek ak konaga beek. Kimetoi kosetyige en sang' koetu kosubge ak amitwogikk che imuch konyor en sang'

Kingoboi ngulngulut betut netai ko kimagonyumnyum tarityani ko atal mising' ngebboe ago chalwogin mising'. Ye kinatyeme abai kogiwonon ak kityeme kosusan ye kitenye arek kokimokerikyin ago chi aage tugul nekirikyin kokiwone agosuse.

Achame mising' boisioniamun nyumnyum mising baetab plegok. Plegok komoame amitwogik chechang', ngigochi amitwogik tutikin koimuch koam ak ko biyoso. Amitwogik ab plegok kobitu en ngwet ago imuch kowo chito ak kotut timdo en mbar akkonyo kogochi plegok. Plegok kora kotinye keturek che kororon che nginde mbar koakwai mbaret mising'. Boisioni kotinye kewelutik chechang amun ye iboe plekwet komamagat komong sang komi tiong'ik cheu seset anan ko pusit. Ngotuiyo ak tyong'ik chebo gaa cheu seset ak pusit, koimuch koam plegok kobek. Siret nebo plegok kora komi ng'weny ago imuch kochal chito asikonyoru chito ne ole plegok ole kamakta.

Netai konyalu konai chito olegitektoi kot nebo kiplengonok. Kot nebo kiplengonok ii konyalu ketech kesutyi barak ak keger kele katimagis konyik alage tugul asimemuch kolanyany tiondo age tugul ak kobokyi kiplengonok. Nerupe, konyalu konai chito amitwogik cheame kiplengonok, ak konai olenyorchin amitwogikcho.

Baetab plegok kobo komonut mising' amun ye bai chito plegok koimuch koalda en siro ak konyor chepkondok. Nerube koyebai chito plegok konyoru keturek che imuch koboisie en mbar. Keturek chebo plegok kokimen mising' ago akwai mbaret. Plegok kora kimuchi keyeny ak keboishen kou amitwogik anyiny mising' bendap kiplekwet ago teche borto mising'.

En yu ogere chito ne iyogi tuga ak koome lakwet. Nyumnyum mising kayagetab tuga amun ye kanyor ole mi suswek koimuch koagetyi ge en ichegen ak kogochi chito boroindo nebo koyai boisionik alak

Kikowalak missing kabatisyeet ab mbaret eng betusiek che kikosirto eng betusiek ab keeny ii ko kiboisien biik mogombaik kobaat mbaronik kii ume gei biik agobo mbaronik iip kobatis amuun kitinyei kibangengei kingotestai betusiek ko kibaisheen biik eiig kobateen mbaronik biik che tinyei kamuget ak mbaronik che eecheen ko boisien tingook kobateen mbaronik biik alak kiin koboisien kercheek ko suteen mbaret ii asikobiit ko nyumnyum kabatisyeet nywaany kigere kercheek kele oret ne nyumnyum ii ak oret ne boisien chepkondook tutukiin koger kole kachabaak mbaret ii ako kwere tumdoi tugul ne wui ne uu limpokiat.

Eng kokwet nyuun keyae semberishet kebaisheen mogombeet imuuch kwaa chito in kosemberjigei mbaret nyiin ii kosupkei ak kamuget ne tinyei ak ole teen mbaret shida ne tinyei kondaa ak lagook komuuch kobaa konyiin ii kotaret gei kosember mbaret biik che tinyei kamuget ne bo Barak ak matinyei baraindaa ko imuuch kosiir biik che bo kasiit ii asikobiit kotaret kosuldaen boisiet ab semberishet biik alaak kora kobaisheen kercheek ii komuuch kotaren tumdo nebo mbar ii ngandaan orani ko manyumnyum missing amuun ingotiiny kercheek ngweek ii koimuuch kobeek ngweek.

Pakamunut missing paeet ap nguruweet nguruwonik koraa komuchii konyor piik chepkondoooknchekikakipaisheen nguruoniik koraaaa komuch keeeny ak kenyor pendo netos kialda kenyor chepkondok

Peet ap nego ak kechireek ko pa kamanuut eng kokwet nyuun ko kikokoon waleeet neoo neaaa eng petusheek ap nguniii koo makotyaaaa kikichopchin karik chherutoos chekikwerii langat

Chu koamitwogikab samakinik, iyenat kele amitwogichu kokigichoben kowek chebo kiyakikcheu tuga ak nego ak kechirek. Amitwogichu kotinye kimnatet nebo barak ak kogochi samakinik koegitun en boroindo neming'in.

En yu kegeree tiondo nebo ng'ung'unyek ne kigure chemelegut. Chemelegut ko yeiye kologu mayaaik akye kagolok konyokosere keswek kirgit asikobit kogeny mayaichoto ak kochob chemelegushek alak che mengech

Netai konyolu konai chito akobo amitwogiik cheome pleng'onok. Ye nai chito akobo amitwogiichu kotoretii konai ng'ot kobiitu amitwogichu en ole menye chito anan koyoche kocheng'aat amitwogichu. Nyolu konai chito olekitektoo got Nebo pleng'onok ak olekipcheitoi asimaimich kogingee kipleng'onok. Nyolu konaa chito akobo mionwogiik che terter cheimuch konam pleng'onok ak oleimuch konyaita monarchy.

Bo kamanut missing kabatisyeet ab logoek chuu en kokwet logoyaandani kotinyei baiweek chemii orit chekinemuu asikobiit keyaam ii anan keyaldaa logoek chuu ko anyinyen missing ii ako yeah chitoo komuchi kobiyaa logoek chuu kora kotinyei aliet nebo barak en siroo ako imuuch keyaldaa ak kenyoor chepkondook.

Baet ab segemik kobaa kamanuut en kokwet, segemiik ii kochape kumiiat ako kumiat kotinyei boisionik che chaang, kumiat koimuuch kebaisheen kouu sugariuk ii ako imuuch kende chaik ii anan kebaisheen kechapeen tuguuk che uu makatiat ii ana kebaisheen kechapeen tuguuk alaak che chaang che uu sugariuk imuuch kora keyaldaa kumiat ii akenyoor chepkondook che chaang baet ab segemik kora kosire biik boisionik ii akotaret kole kaimuuch konyoor chepkondook cheimuuch kotareteen kei bo kamanut kora segemiik en ieteet nebo minutik yelaany segemiik minutiik che kikotapteen ii kokochiin koraeach taptook ii ak koger kole katestai ietet nebo minutik.

Eng Yuu agere sikiriet nekakiratyi beek memachei kolaal beek sikirian nii komii koroitaan nekakiratyii kutit ii ako kiate koroyataan asikobiit koyee beek sikirian nii kotomah kolaa beek bo kamanut missing keriib sikiriet ii ak keger kele kabiya ak koyee beek ii yaan yae boisiet ii asikobiit komuuch konyoor kimnatet.

Ni ko farasiit ii ako oret agenge neimuuch kebaisheen kesuldaen banweek kemache kowaa chitoo ole loo anan ko ole nekiit komuchii kolaany farasiit ,farisit komuchei kowendoot imuuch kolapaat kora farasiit kora kemuchei kebaisheen en kabelishet nebo labatosheek ii ako boisie en ureriosiek nyunyum missing kebaisheen farisit en banweek amuun mauu karisheek cheimangu iyeet ako iboru kole kariib ateptap nebo emet.

Baetab ngamiosiek kikotoret missing bik en kokwet i.Missing ko biik chemi ong'atet. Biik chemi ong'atet komotinye tuguk cheu garisiek missing ako boishien ngamiesiek kolaen tuguukchwak. Oko imuch kubun koba olemoche kobaa. Ngamiesiek kora koimuch kegei ak kenyoor chegoo, chegoo chebo ngamiesiek ko kimen missing ako kikombeet agenge komuchi koyoo chaik chechang missing. Chegoo chebo ng'amiet kora konyoi mionwogiik cheterterchin chemi bortoo ak kogimiti bortoo missing.Ng'amiet kora koimuch kealda ak kenyoor chepkondook chechang ,ngamiet agenge newoo kioldoen chepkondook chemoregunen nusu million. Ngamiet kora koimuch keeny ak kenyoor bendoo, bendoo Nebo ngamiet koanyiny missing ak kotinyee supuuk chekororon cheteche bortoo.

Baetab toritichu, koba kamanut mising. Toritichu kotinye bendo negararan ago ngeeny komuch keboisien kou amwitwogik. Toritichu kotinye alyet nemibarak eng siro ak koimuch kealda kenyorunen chepkondok. Toritichu yegibai koimuch kesir biik boisionik ak keger kele kanyor chepkondok che imuch kotoretegei. Torichu kora kotinye keturek che imuch keerinyii ak kerongchi mbar koakwai imbaret ak kotes katoldoleiywek eng mbaret

Eng yu agere ndaret ne lugui aruetab ingokiet ibore kole kot nebo ingolkiani ko makitech komie anan ko moribot aruani ako kawendoti eng sang kotuiyo ak indaret. Bo kamanut missing keker kele kakitech kot ne kararan nebo arek simaimuch kochut tiongik cheu ndaret ak kwam arek.

Chuu ko kororokab taritiik kororoik chuu kebaisheen eng salisiet ii ako imuuch kebaisheen eng ole Mii rangiik ak kebaisheen kesaal tuguuk che kakimachei kesaal kororoik chuu kora kikibaishen kechapeen chepkulit olaan bo kandoik che uu laitoriat ako kitorchiin Barak chepkulet ii asikobor kole chito ne kalaach kotinyei kimnatet ako tinye bounatet en bororiet.

Kumiat kobo kamanut mising ako ye aker akere bandabtai, kumiat ko sugaruk chebo kipkaa ak matinye kerichek kou sugaruk chun alak, kumiat koboru kole kikoip piik kakwautik chebo koyai kabatisiet ii akochut mungaret, kumiat kotinye aliet nebo barak eng siro ako ye kialda kenyoru chepkondok.

Kiteche got neboo ngagaik ak kegeer kele kakisegenyii oleimuch kolokyii mayaat ye kamach kolok. Kiboe psoiywet asikobiit kosuus ingokiet asimayayat agetugul nemonguu koboo psoiywet ak koimuch kesheeb komong aarek. Mayayat agetugul nekolok ingokiet kinemu asimaimuch kosheeb ingokiet akonyeree. Ye mondoo ingokiet koroon kekochin amitwogik tutigin chrome, ako imuch kotestaa kochengotyigei amitwogiik en sang akoi iibkobiyoo. Ye kamach ingokiet kolok komuchi kowek konyoo goo akonyon kolok ak koweek kotestai kocheng amitwogiik. Ye kotoi kokotkotan ingokiet kobooru kole moche kolok kigochin mainik ak kesegenyii ako imuch kosheb mainichu akoi ipkolok koik aarek.

Miten mainik oengung chekokinde mokuboisiek chetinye berk, mayaichu komiten agenge nekowoo ngwony nebo beek, akomi netolilenii en beek barak. Mayayat netolileeni kobooru kole kakichemushan ak mayayat nekakichemushan komowendii ngwony en beek. Mayayat nekowoo ngwony en beek kobooru kole takokararan akotome kechemushan en beek chebelebich.

Baetab kiakik ii kobo kamanut mising eng kokwet, ye kiboe kiakik chebo chego ko bo kamanut ke 'ngochi amitwogik asi kobit koam eng oret ne nyumnyum, amitwogik che kaki'nga kobendi eng chokchinet ako mangu chego eng oret nyumnyum, ngoisetab amitwogik ii kotoreti koker kole kaamis teta eng oret ne nyumnyum ii ama mi amitwogik che kituchi amu katemene teta konyei, ngoiset kora kotoreti eng burukisiet ii amu imuch keburukchi kiakik tuguk alak cheu chumbik ii ako ngoam kotese chego eng teta.

Bo kamanut missing baet ab nekoo en kokwet netai ii ko nekoo kotinyei ketureek che kimeen ketureek chuu ko koimuuch kebaisheen ko katoltoleiweek ako akwai mbaret neko kora koimuuch kegei ak kenyoor chego chego chebo nekoo ko kimeen missing akooot techei borto, ye kibai neko akenyoor chepkondook en siro, boisioni kora kotaretii koger kole kagisir biik boisionik ako taretet konyorjingei chepkondook, baet ab negoi kobaa kamanut amuun imuuch keeeny nekoo ak kenyoor panyeek cheimuuch kebaisheen ko amitwagiik anan keyaldaa.

Kobotishietab nyanyek ko kikotoret kokwet komuch kkonyorchigei amitwogiik. Nyanyek keboishien en kosusisiet, ako amitwogik chechang i,keyoi keboishien nyanyek. Ye kibooti nyanyek kora kochobe boishonik ako much kesir biik kasisiek akotoret konyorchigei chepkondok. Kobotishiet ab nyanyek kora koteche mung'aret Amun yekikol nyanyek koimuch keib koba siroo ak kenyoor chepkondook.

Netai konyolu konai chito olekitektoo moing'et Nebo segemik. Nyolu konai chito akobo amitwogiik cheboishien segemik asikobiit kogol tuguuk che terterchin cheimuch koboishien segemik kochengen amitwogiik. Garik chemokotiin konyolu kotinyee chito bakoinik koteche moingoonik. Nyolu kotinye chito kibatit, asikobiit kotuchen moingonik barak asimaachut beek.

Iboruu kole kikoib biik kakwautiik ab bandap tai en kabatisyeet nebo samakinik iboruu kora kole Mii biik che kikesiir boisionik ye kibai samakinik komii biik che kesire sikobiit kosuldaen boisiet ab baet ab samakinik ako imuuch koinyorjigei chepkondook iboruu kora kole Mii mungaret ne tesetai ye kibai samakinik ko imuuch keyalda en siro ak kenyoor chepkondook iboruu kora kole kikosuldaen biik magutiik akoot nda rupeet amuun samakinik kebaisheen koek amitwagiik.

Eng yu akere sigiriet nekikosereet, sigirioni kotoogu korosoik ak kobooru kole amee rubet missing. Sigirioni ko ikotenot ak kotinye korootik, sigirioni konyolili ako tomo konyoor ribset nemi barak. Ibooru kole chito nebo sigirioni koboishien koyoe boishonik ak monyooru sigirioni amitwogiik Che nyoolu konyoor.

Baetab ingokaik koboo komonut missing en kokwet. Ingokaik ko amitwogiik ako much keeny ak kenyoor bendoo. Ingokaik kora ingebai ko ikoyechekitun kemuche kealdaa ak kenyoorchigei chepkondook. Yekiboe ingokaik komi biik chekesire boishoniik ako bichu koimuch konyoor chepkondook i,akotoretgei. Ngokaik kora komuch kolok mayainik, ak mainikchu keboishien koik amitwogik ak koimuche kildaa kora kenyoor chepkondook.

Taritichu koimuch keboishen kou amitwogik, ye kiyeny taritichu kotinye bendo ni anyiny miising ago imuch keboisien kewon rubet. Ye kiboe taritichu kora komi biiik che imuch kesir en boisionik ago imuch konyor chepkondok ak kotoreten ge. Taritichu kora koimuch kealda en siro ak kenyor chepkondok che imuch kesuldaen magutilk chebo kimugul meet

En Yu kegere samakinik chebendate en lebek Barak samakinik Chu kochame koteben kewet on elemiten bek akochame kotebunen bek orit nyumnyum mising namet ab samakinikamun ngomach Chito konam kosubi akotaku akoib kobaishen Kou amitwagik

Eng Yuu kegere samakinik che bendatii en lebeek Barak samakinik chuu komachei kotebeen beek oriit ii ak kochame kotebeen ole Mii lebeek nyumnyum missing nameet ab samakinik chuu amuun yaan machei chitoo konam ii komuchei kisuup ak kotal ii anan konam ak kipchabeet ak koyaal ak koboisien kouu amitwagiik.

Boisioni ko kolsetab muchelek, bo komonut missing amun toreti kokon amitwokik en kokwet, muchelek kikeboisien koik amitwokik chebo komonut ako yekikol kotoreti koonda rubet, kolsetab muchelek kora kotoreti kochop boisionik amun chang missing biik chekesire en olekikolen muchelek boisioni kora kokikotoret kokimit mung'aret amun yekikol muchelek koimuch kialda en sero akenyorchi chepkondok .

Mashinit ni ko bitunat missing en kokwet nyuun kiboisien en kesisiet imuche kebaishen kegesen tuguk che uu nganook ii ako minutik alaak che ter terjiin mashinit ni ko taretii Kroger kole kagikes tuguk che kakolaak en mbaret ne wooh chemaimuuch keges kebaishen euut.

Koroi ko tinget ak kibatishe eng imbar ye kakebat imbaret ko kit ne rubei ko kolset, kolset kotoreti koger kole kakikol minutik cheimuch keboishe keondae rubet anan keteche mungaret. Amitwogik che kakikol eng imbar koimuch kealde eng siro ak kenyor chepkondok che imuch keteche emet.

Koroi ko tinget akobaishen en kabatishet yekakibat imbaret ko kit nerube ko kolset yekikolse kochang bik chekesire baishet akoimiche kotaretgei Baishonik cheimuche kotaret gei en Sabet koroi koraa kotareti Koger Kole kakiwal imbaret sikobit kenyor amitwagik ak yekinyor amitwagik keyonda rubet ,koroi koraa koimuchi kebaishen kegol minutik cheimuche kebaishen kesuldaen minutik ab mungaret ak yekikol amitwagik en changindo keimuch keib Koba siro akinyorunen chepkondok cheteche emet

Netai ii kinemuu beriik chetai ak chekikotoi konunia ye kakinem beriik kiunee ibaak kotililit ii ak beek che tilinlen kiname rotweet ii ak ketiik kween sikobiit keistaa ketit ne wui nemii kween ye kageistaa ketit ne wui nemii kween ii ketonatoni in ketaar tonisheet ye kagetoon ii komakat ketoon nyanyek ak kitunguuik ak kebel eng mwaita ak yeityaa kakoruria nyanyek ak kitunguuik ii kerangyiin ngweek chuu ii ak keguraguur agoibe korurya.

Netai ko magat itutan ingwek eng kaptuta. Yetesetai kopitos ingwek eng kaptuta, komagat kipat imbaret ak kepir ii ak keger kele karur imbaret. Ye kagorur imbaret ko magat kebal mutaroisiek ii anan kepat keringonik ak kende katoldoileiwek. Ye kagoek tiyari ngwek eng kaptuta komagat ketut ii agelipto koba keringonik che kagibal. Ye kilipta ingwek ii komagat keger kele mito ropta ago mami asista simayomya minutik. Ye kagegol minutik ii, komagat kegochi betusiek tutigin, inyegetesyi katoldoleiywek, asigopit kowoige ak kobwa eng oret ne nyumnyum. Magat kesut ingwek eng betusiek tugul ii asigeger kele kagikirinda eng kutik.

Ni kolset Nebo kitunguik chemugulenb bakamanut mising kolsoni amun kitunguik Chu kobaishe are kaiyoiset tugug chechang chekesusin kebaishen kitunguik nerube ko kitunguik kebaishen en mungaret yekikol kitunguik koimuche keyalen siro ak kenyor chepkondok

Ni ko kabatisyeet ab kitunguuik che mugulen boisioni kobaa kamanuut Missing amuun teche mungaret ye kigol kitunguuik chuu ko imuuch keges ak iib keyaldaa eng siroo kenyoor chepkondook kitunguuik chuu kora ko imuuch kebaisheen eng kaa en kayoiset tuguuk che chaang ingesusi kesusii kebaisheen kitunguuik ii ako taretii ko anyiin amitwagiik.

Netai komagat kocheng chito katoltoleiwek amun pilipili hoho koyoe komye en ole mi katoltoleiwek, nerube konyolu konai chito agobo mianwek che terterchin che imuch konam minutichu asikobit konai ole kirindoito. Nebo somok konyolu konai chito agobo katoltoleiywek che imuch keboisien kesuuten minutichu asikobit kogimit mauek ak koi logoek en oret nemagat.

Logoechu kobo komonut mising, imuch keam ak ketesen kimnatet en borto. Logoechu kora kotinye olyet nemi barak en siro ago imuch kealda kenyorune chepkondok. Ye kigolevlogoechu kotoretikoger kole kagisir boisionik ago toreti biik chemi kokwet koger kole kaimuch konyorjige chepkondok ago toret ge.

Koroi ko kikotaret mising en kaiyoiset kibaishen en kaiyoiset en amitwagik akotareti bkoanyin amitwagik koroi koraa kebaishen makutik ab mungaret Kwale en changindo Koba siro en kenyorunen chepkondok

Kikoyaak baishoni netai kokimakonyumnyum akimatinye ngamnatet nekiyame akikobit asulda baishoni akomange akobo mugojwa cheterterchin chename asikobit komuktaiwon kokirindo mugojwaishek chon

Netai komakat konai Chito akobo mianwek cheterteren chename logoek Chu logoek Chu kotinye mugojwaishek cheimuch koterter akonyor konyumnyumun konai Chito akobo mianwek chuton kobit konai akobo kerchek chimuch kobaishen en koterter ak kit nerube koyache konai Chito akobo kamanutiet Nebo baishen keturek baishoni ba logoek komache katoldoiywek akobo noton amunei sikoba kamanut kobal chito keringet neon akinde keturek kochanga asikobit kwam logoiyat ndani en betushek chechang nerube koyache konai Chito kokasiret Nebo logoek Chu asiyerurio logoek konai Kole imuch koib logoek akwalda

Bo kamanut missing kolset ab ngweek chuu en kokwet netai koimuuch kebaishen inngweech chu konuu amitwagik nerupe ko ye kigol ngweek chuu koimuuch kewas ii ako keib kobaa siroo iib keyalda ak akenyoor chepkondok kolsaan ni kora kotaretii Kroger kole kasiit biik boisionik amuun imuch kesiir biik boisionik en mbar ii kigol ak kosember ii ako biik che Aldair kora ko kagesiir boisionik.

Achome mising kabatisietab chebololinik, ni ko amu kabatisioni ko nyumnyum ii ama chang tuguk che moche si kosuldee chito, kit ne makat eng kabatisioni ko katoldoleiwek, nyolu kobal chito keringet ne loo ak konde keturek, ye kakonde chito keturek ak koruryo keturek ii, komakat konde keswot akenge anan ko aeng, keswot akenge komuchi koi chebololinik che chang mising ii, ako ye tesetai kogonye chebololet ii, koimuch kobut chito sokek ak koboisie kou ngwek. Kabatisioni kotinye kewelutik che chang ii, amu chang mionwek che imuch konan mauwek ii ak kochuchuch logoek cheimuch koiyo.

Ni kokesusiet ab logoek Ni kobaru Kole logoek kokakonyor akokakoyam kebut koyam Koba siro logoek Chu kotinye kamanut neon amun kiyankyalde en siro komuchbkokon chepkondok chechang logoek Chu koraa koimuchi keyam en gaaakotese kimnatet en borta

Eng yuu agere kabatisyeet chebo logoek che ki anyinyeen amitwagik kabatisyeet ni ko techei mungaret amuun logoek chuu kotingei aliet nebo Barak en siro yegol chitoo logoek chuu eng changing komuchei ko aldaa akenyoor chepkondok che chaang.

Netai koyache konai Chito olekitildo keswandani keswat koyache ketil en oret nenyumnyum sikobit kotaret kongat kengolde nekararan matkonun akoyache konai Chito kongunguyek chekororon cheimuche kobaishen keswondoni nerube konyalu konai Chito akobo tuguk chemakat akoba Barak chemakat en ngungunyek asikobit kokachin tikitik kobit en chakinet akonam ngweny minutiet en chakinet

Netai ii konyaluu Konami chitoo mianwagiik cheimuuch Konam minute ni nerupe konyaluu Konami chitoo ago bo kamanutiet ne nyaluu kebaishen katoltoleweek amuun sikoyai komyei minute ni ko machei ketureek eng changindo nerupe ko nyaluu Konami chitoo ago bo ole kigoldaa minute nii amuun minutiet ko manakat Konam kutiet minutiet ni ako Ingo tuyaa ngungunyek anan ko katoltoleweek ak keto it ii koyai konuu ketiit.

Netai konyalu konai Chito akoba kamanutiet Koba kebaishen keturek Nebo kolsani minutik Chu komache keturek en chankinsikobit koyai komie nerube koyache konai Chito akobo mianwek cheterterchin cheimuch konam minutiet Ni asikobit konai yelekinyoitoi akolekinyoriktoi Karik chemakatin en en ribset Nebo minutiet nikomakat kotinye Chito sikobit kosut minutik Chu en kila betut sutishet kotareti geker Kole kakikirinda ak miendo Nebo koristo akoisto kutik cheimuche komaman gei

Koroi konyalu kekonoren lalet neterter netinye konyik cheimuche kobusen yekakende lolet konyalu kecheng olekaitit ageger Kole akikonoren olemami bek simemuch konunio nyalu kaititiet sikobit kotaret matkonio amatkotiyo a matkoimuch konunio en chakinet

Logoek Chu Koba kamanut mising en kokwet netai kebaishen Kou amitwagik ak kebaishen en kaiyoiset yekikol en changindobkomuchbkeib Koba siro akotinye aliet Nebo Barak mising ayekikol kochapchi bik Baishonik amun Chang Bik cheimuch kesir en baishet akonyor chepkondok cheimuche kotaretegei

Eng Yuu agere kesisiet nebo logoek logoek chuu ko kikoruria ako kikoyaam kebuut iboruu kole Mii mungaret ne tesetai amuun logoek chuu koma koi kiam tugul en gaah nyaluu keib kobaa siroo ibaak keyaldaa asikenyoor chepkondook logoek chuu kebaisheen kou kercheek ako techei boruek met.

Ni ko kolsetab logoek. Logoechu kobitos mising en ong'atet ak ole oo maat. Logoechu kotinye olyet nebo barak en siro ak kealdaen chepkondok chemi barak. Logoyat agenge kealen siling sosom, ago ye kol chito logoechu en chang'indo komuche konyor chepkondok chechang. Logoechu koibe kenyishek che chang asikobit koet ketit. Ago tou kologu kotago ming'ing ketit si kotestai koet ye tago bendi kenyishek.

Boisioni kotoreti en mung'aret ye kigol logoechu en chang'indo komuch keib koba siro ak ib kealda. Bo komonut mising kora boisioni amun toret kosir biik boisioni. Ye kigole logoechu kochnag biik che imuch konyorjige boisionik agonyor chepkondok che imuch kotoretenge. Logoechu kora keboisie kou amitwogik, ago ngeam koteche borwek mising.

Sosiot ko ketit nebo komonut mising ago nyumnyum mising kekol. Sosiot koimuch ketil mornokyik ak keboisiie kechoben tuguk cheu kerebonik ak tuguk alak che tereterchin, ye kyal en siro kotinye olyet nebo barak. Logoekchik kora kobo komonut ago imuch kealda ak keboishen en kompunisiek kechobe tuguk che terterchin.

Eng yu kegere logoiyat ne kagoto konun, imuch konun logoiyat amun kaam kutyet anan kogakwer koyat. Ngotko kutyet ne kaam logoyat komagat kesuut ketooto asikobit kebar kutiet ne ome logoek. Logoyat ne kagoto konun kouni koimuch kenem ak ketilda ole kanun ii ak keam kotum konakta nunatet.

Nyumnyum mising kolsetab logoyandani amun motinye boisiet neo, ye kagokol chito ketit kogochin boroindo kobit ak koet sikotoi konde logoek. Motinye boisiet neo amun mata oo mising konome kutik amachang mianwogik che nome keti. Manyumnyum kolsetab keti amun ibe kenyisiek chechang mising asikoet ak kotoi konde logoek.

Logoyandani koanyiny mising, kotomo keam, konyolu kiun korong. Ye kagiun koimuch kewaita bertet nebo barak ak kotoi keam bendo nebo barak logoyandani kotinye chemi orit chemamagat keam nyolu koam chito en oret nenyumnyum asikoker kole malukui logoek chemi orit

Koroi kobo komonut mising ye kolchito en chong'indo komuch konyorjige chepkondok chechang amun koroi kotinye olyet nebo barak ensiro. Ye kagorur kotou komerur ge ak kowal rangiat ak koboru kole kagoyam kebut.

Bo komonut mising kolsetab logoechu. Lakwat ii konyinny mising ngeam ago imuch keboisiie ketaren rubet. Lakwats kora kotinye olyet en siro ago imuch keib ak kealda kenyorune chepkondok. Minutyoni kora kobo komonut amun imuch kobai taritik ak tiong'k chebo timin.

En yu kegere ketit ak logoek che kigotoi konunyo. Iboru kole imuch komi kutiet nekigotoi koam ketit asigokochi sogek ab logoek kotoi koyomnyo, imuch kora komi miondo ne kigonam ketit asikogochi logoechu ak sogek kotoi konunyo. Nyolu kesuut keti ak kerichek asikobit kobar kutiet ago kirinda miondo neimuch kogochi komian

Eng yu kekere logoiyat ne kokotoi konun imuch konun logoiyat akobo miondo ne kanam logoiyat anan ko kuutyet ne kachut logoiyandani orit. Nyolu keesut logoiyandani ak kerichek asikobit kokirinda eng miendo ak kobar kuutyet ne imuch kochut ak konyere logoiyat.